Kawarango kanyo waneno pogruok maduong' ahinya. Mokuongo waneno ka gin tong' aina ariyo ,onyuol gi gwen mopogore. Ka warango e lwedo korachwich, waneno ka gin tong' marachar, to kineno tong' marachar to mano oro mo nyisi ni en tong' mar gweno ma nyaluo., kendo gin gwen mek dala mipidho e gweng' kata gin gwen mag nyaluo ma pith gi ok tek ahinya. To kawarango e lwedo korkacham, mano gin tong' mopogore kendo mago gin tong' ma gwen go wanyalo luongo ni gwend gredi gin gwen ma gin gwen ma iipidho gi jopur ma olony kata ma jok mokawo pur ni mano e gik ma gidakgo ekit ngimagi. Ok gin gwen ma kaka gwen ma ipidho gi oganda mang'eny, gwen ma iweyo to wuotho awuotha kaka gwend nyaluo..Ka warango waneno ka pogruok nitie maduong' ekind tong' go, kor achwich waneno ka tong' man kar kanyo ok onimo eipi. En gi malo, en tong' mar nyaluo, kendo ka in maber tong' nyaluo ema ok nim ga eipi. To ka warango lwedo korka acham to waneno ka tong' onimo eipi. Mano en tong' mar gweno mar gredi. Mano kelo pogruok maduong' ema nyalo romo nyisi pogruok mar gwend nyaluo kata gwend gredi.

Kawarango kanyo mano en pith kendo mano en pith mar gigo miluongo ni awendo. To awendo kawarango oken pith ma jopur mangeny donje, nikech ok en pur madhano ong'iyogo dhano mangeny nyalo pidho guen kata ginyalo pidho dhiang' kata gimoramora lakini kawarango pith mar awendo to wayudo kaen pith molony ahinya tokendo dhano mang'eny ok donje. To kawarango pith mar awendo mokwongo en gino madwaro jalo manigi rieko madwarore e pith mar awendo nikech pidho awendo ok chal kaka pidho gweno mokwongo e pith mar awendo wayudo ber mangeny ahinya. Kwarango ber mwanyakuongo yudo en gimoro kaka tong jalno mapidho awendo en gi gigo kaka tong ndalo makech owuok to onyalo chamo kata chiengno maokoso gimonyalo chamo tonyalo chamo ton'g. Marariyo awendo be en gima ichamo okelo ringo minyalochamo maradek kendo awendo be inyalo us kendo kipimo nengo mar awendo gi nengo mar gweno iyudo ka nengo mar awendo ni malo ahinya manyiso ni jalo matimo pur mar awendo nyalo yudo omenda mangeny manyalo rome dak gi anyuola kendo nyalo chulo ne nyithindo pesa madwarore e school kendo onyalo dak engima maber ponono ni opidho awendo mang'eny

Mano en pith kendo mano en pith mar dhogo miluongo ni dhog dume. Jogo matimo pur mar dhog dume iyudo ka giyudo omenda mang'eny nikech mokuongo mar mondo mii idonj e pur mar dume nyaka okuongo iket omenda madwarore nikech nyieo dhiang achiel kende mar dume kao omenda mang'eny makalo kata siling alufu pirangwen. To dwoko ma ae kata gino mwaluongo ni ohala manyalo wuoke ohala mar pur mar dhok dume duong' ahinya kendo inyalo yudo ni jogo matimo pur kata pith mar dhogo iyudo ka nigi omenda ma ginyalo dak godo kendo ginyalo timo godo gigo madwarore e ngimagi mokwongo ber mawayudo kata gimaomiyo tijno ni gi nengo e lworana iyudo ka jogo matimo pur mar dhog dume gin jogomolony to bang kanyo giyude dwoko mangeny nikech kirango dhiang achiel mar dume inyalo yude ni ogolo kata litre apar kata litre mokalo abich mag chak to chak kousi to kelo omenda. Kendo wayudo ni jogo matimo pur mar dho dume gin gi jogo makonyogi manyiso ni jogo makonyogi bende gichulo iyudo ka jago no matimo pith no okao wuod dala moro emoketo rango ne dhok to ochule omenda

Kawarango mano waneno kaen pith kendo mano bende en pith mar gigo mwaluongo ni diek. To kawarango ok gin diek ma kawaida kata ok gin diek madhano ongiyo pidho nikech diek majopur mangeny ongiyo pidho gin diek maigolo e kul kisegolo e kul tokendo itere pap ae godhiambo to ang iomogi lakini kawarango magi wanyalo luongo kaka gin diek mag dume ipidho gi mana kaka dhog dume dhano opidho gijogo matimo pith mar dho dume. Ber mwayudo ngeny ahinya kowuok e pithni, mokwongo wayudo gikmoko kaka chak nikech diek mopidhi machalo kaka dho dume, iyudo ka imiyo gi rit maber kendo madwarore, imiyo gi thieth maber, imiyo gi gigo kaka chanjo, imiyo gi chiemo maromo kendo rit maber imiyogi, kata ute iketo ne gi pii gigo tee madwarore iyudo ka dwoko mangeny wuokie gigo kaka chak gigo kaka ringo makousi to omenda mangeny wuokie. Maradek wachak waneno gik moko kaka manure kawarango kanyo manure maber maloso ndalo nyalo wuoke kendo bang kanyo to wanyalo yudo cham maber motegno. Bang mano kendo wanyayudo gigo kaka pien nikech diek wangeyo maber ni nyalo kelo pien bende

mokuongo ka warango kanyo waneno ka gin nyanya kendo gin nyanya ma ok olosore maber nikech kaponi en japur ema okawo nyanya e ndalo ma en japur ma odhi asara mangeny, to gino momiyo pur no ni gi nengo e aluorana ,iyudo ka wawach kaka koro waneno kanyo japur mani kar kanyono oyudo asara mangeny kendo kendo odhi lwar mang'eny nikech nyanya mopidho ok owuok kaka dwarore ok gi wuok mabeyo nyanya madongo kaka mawangeyo tiyo go ,gimo miyo en gi nengo mokuongo pith mar nyanya en gima dwaro omenda mang'eny ahinya nikech ndalo nyaka los, jogo makonyi tiyo nyaka ichul, kendo koth nyanya dwaro omenda mang'eny gigo kaka doyo gigo kaka kiro ne nyanya yath ,nikech kawarango inyalo yudo ni mano tuo emomiyo nyanya ma kanyo go ne ok olosore maber, emomiyo pith mar nyanya n i gi nengo mang'eny ahinya nikech en gini madwaro omenda mang'eny

kawarango kanyo mano waneno kaen pith mar gigo miluongo ni kich kendo dwoko mwayudo kanyo wayudo ka jopur kata jopith matimo tijno giyudo gigo kaka waluongo ni mor kich to gige tich midwaro kanyo kata lony ngeny ahinya nikech mokwongo nyakibed gi gigo mikete kich gigo mwaneno kanyo miloso gi bape mikete kich marariyo nyakibed gi gigo mirwako nikech kich gin gik ma ginyalo hinyo dhano koro nyakibed gi gik mirwako nikech kata ka warango picha endo man kar kanyo waneno ka girwakore kendo girwako gik moko e lwetegi e wanggi nyakibed gi gigo mauomo wangi maber ae kendo nyakobed gi kamoro maoketo mopidhe kich nikech kich ok ber ka ipidho kama dhano mangeny odake nyakobed gi kata awachni bungo moro kata kamaopidhe yien mangeny maonyalo kete kic kich ok ket kama dhano ngenye nikech gin gik manyalo monjo dhano mara ngwen kendo nyakobedgi kamoro machiegni gi maua nikech mar mondo mi kich los more no nyaka ogol e maua manyiso ni maua nyakabedi machiegni kendo gigo kaka pii nyaka bedie machiegni

Ka warango kanyo, mago waneno ka gin rech. Kendo gin rech mago ma jolupo mangény mako ahinya. Nikech rech ngény ahinya ok wanyal wacho ni gin, ni gin rech moko ma okmak gi jolupo. Gin rech ma imako gi jolupo. Kendo ka ka anono kanyo gino mabiro e pacha en niya, mokwongo rech ka omak gi jolupo giyudo omenda mangény nikech rech gin gigo madwarore e piny. Kendo gidwarore pile ka pile. Nikech iyudo ka jogo matimo ohand rech, kata jogo matimo lupo, gin jogo ma odak ngima ma, ginyalo, ginyalo dak ngima maber kaka dwarore. Kata ka po nono ni jomoko pod ni mani gi piny lakini en en tich ma dhano ka ka ojiwore tinyalo yudo ka gidak ngima maber kendo ginyalo chulo ne nyithindo omenda ma dwarore ei sikul. Ginyalo rwako lewni mabeyo. Kendo ginyalo dak ngima maber ma ok ginind kech. Nikech ka warango rech gin gigo madwarore kendo gin gigo ma nigi nengo. Gin gigo ma kelo omenda mangény e pinywa ma sani.

Kanono kanyo mano aneno ka en gino miluongo ni punda. Kendo, kawarango e toke maber to waneno ka en piny motwo, en piny motwo ma, ngima tekie wanyalo wacho kamano kendo en kuma koth tin, kendo en kuma kata lum onge. To, kawanono wayudo ka ma mano en ngima matek ahinya. Nikech kata, jogo modak kwondego waneno pile ka e nyakalondo gitemo mar mondo giywagore kaka ngima tek e gwenge ma gidake. To, gino matimore kanyo, waneno ka mano en punda ma ngima osebedo matek ne kendo kata chiemo, nikech waneno ka odhero ahinya. En punda modhero, kata kawarango chien, en punda ma oonge gino mwaluongo ni ngima maber kendo ok en punda motegno nikech , e kinde ka kinde waneno ka punda en jalno motegno kendo dhano mang'eny kawe kaka jakinda nikech okonyo jotich mang'eny, e timo gigo ma gitimo kaka gik moko kaka omo pii, lakini kawaneno kanyo en punda ma onge oonge teko, kendo o odhero nikech kata choke, wanyalo neno choke me bathene kanyo. En punda ma, ngimae ok ber ahinya

Kawarango kanyo, gigo ma nigi nengo ng'eny ahinya nikech mokwongo mar mondo mi wane picha machalo kamano, mokwongo mashin ma itiyo godo kata lony moti godo kanyo, mano waluongo ni gino motiyo godo. Wanya wanyalo wacho nochalo gi mono kaka simu kata gino ma gi dho ngere waluongo ni laptop kendo, laptop wang'e maber ni nigi nengo. En gino ma inyiew omenda mang'eny. Mar ariyo, jalo man kar kanyo entire e mbui kendo mbui en gino matiyo gi omenda. Mar mondo mi idonj e mbui nyaki ibed gi omenda ma inyalo nyiew godo, waluongo ni kredit ma inyalo donjo godo e mbui kendo bang' kanyo waneno ka jalo mani kar kanyo bende en jalo matimo en matimo tije, manyiso ni ok onyal bedo kanyo ka onge omenda ma ichule. Manyiso ni kanyo bende nengo nyalo betie

Kawanono kanyo mano waneno ka en pith, kendo en pith mar gwen, gwen mang'eny, gwen ma itimo pith mang'eny ahinya. To, mokwongo kawarango gimomiyo en gi nengo wayudo ka en pith madwaro omenda ma maber kendo omenda buora madwarore. Nikech ok inyal donje, ok inyal donje pith aina no ka in gi pesa matin kata ka in gi omenda matin, wawach ni gimoro kaka siling miya abich. Mano en omenda matin. Pith ma pith mar gwen en odwaro omenda mang'eny nikech, mokwongo nyaka inyiew gigo ma gwen biro chieme, nyaki igernegi kama gibiro dakie, iket negi gimoro kaka mura e dier ot, kendo ibed gi mabati minyalo jwayo godo kanyo. Mar adek, nyaki iket negi stima nikech gwen gwen gwen ma opidh kar kanyo wang'eyo maber ni gin gwen madwaro ler kendo gidwaro taya otieno otieno tulu. gino gino momiyo gino nigi nengo kendo wayuda ka chanjo gik moko kaka chanjo bende dwarore, to bang' kanyo ka gwen oselosore maber to duoko mang'ey nyalo wuokie nikech iyudo ka japith mar gwen o oyudo omenda mang'eny nikech mokwongo tong' bedio kendo ring'o nyalo bete. Omiyo en gi duoko mang'eny bang' kanyo

Kawarango kanyo, gimatimore kanyo en gino ma en gino ma dhano modak kwonde ma pii ng'enyie kata jogo ma ohula monjo gi nyalo lero maber ahinya. To en gino ma jogo modak kwonde kwonde kwonde go ong'iyo godo. Kendo kawarango, wanyalo yudo ni yawo obarore, kata inyalo yudo ni jogo ma timo pith mar rech rech ma wanyalo luongo ni mumi. Iyudo ka gi gitimo gi gigo ma gi dho ngere waluongo ni fish pond kendo ndalo ma koth ng'eny tiyudo ka gibarore to rech mang'eny wuok kendo pii ywayo gi to wito gi kuonde mopogore opogore. Kaka kawarango kanyo, en gweng' ma gweng' malach kendo en gweng' ma okothulore, en kano ma otarore. moromo nyiso ni, kapo nono ka pii kata ka po nono ni yawo obarore, tiyudo ka ofula monjo gi kendo, gin jogo ma wanyalo wacho ni imonjo gi gohula kendo gikale e shida mang'eny. Emomiyo kawarango kanyo to waneno ka rech, onyalo bedo ni oywa gi yawo kendo owit gi e pawe man kwondego

Mokwongo kawaneno kanyo, mano en lony ma nyasani ma itiyo godo e gino miluongo ni inyalo kapo nono ni in gi jago no ma ochuanyi kata in gi case ma onego obedni itero ne jood bura. To okochuno sani lony na nyasani, ok ochuno nyaka dhano wuog kuma gintiere kendo gidhi achiel kachiel nyaka i kama tich dwarore. Kata kama e od bura kaka koro warango kar kanyo. Inyalo bedo ni in gi jagono mochuanyi, to inyalo ketone case kendo inyalo ketone case kata inyalo chiwo report e e jood bura mok idhi in achiel kachiel e od bura mokwongo kaka inyalo timo tijno nyaka mokwongo ibed gi gino miluongo ni sim. To e simbi no nyaka obed gi lony ma onyalo donjo godo e mbui nikech mokwongo gigo mawaneno ka nyaka i nyaka giyudore e mbui ok inyal bedo gi simo no mwaluongo ni katululu to itemo mar mondo mi idonj e gino mwaluongo kar kanyo ni, gi dho ngere ni efiling system, nyaka ibed gi simo no kata gilony madwarore mar mondo mi idonj godo kendo iket case ni kaka dwarore mok idhi in achiel kachiel. Inyalo bedo gi dich to pod inyalo yudo kaka ikonyri

Kawanono kanyo mano waneno ka en pith mar gino mwaluongo ni mchele. Kendo, pith mar mchele itimo kwonde ma nigi thidhya kata kwonde ma pii ng'enyie. Ber ma wayudo kuom pith mar mchele gin ber mang'eny ahinya. Mokwongo mchele wang'eyo maber, ni en chiemo ma ichamo. Omiyo jogo matimo pur mar mchele, bang' ka gise pitho kendo bang' ka giseritho to kous mchele to giyudo omenda ma ginyalo chulo ne godo nyithindo kendo chulo ne godo nyithindo skul, ginyalo nyiew godo nanga kendo ginyalo nyiew godo chiemo ma gichamo e ot. Jogo modak e ute mipango, ginyalo yudo omenda maromo ma gichulo godo ot. Mar ariyo, mopogore gi omenda, wanyalo yudo ka, pith mar mchele en tijno madwaro jotich mang'eny nikech kata kawarango kanyo, waneno ka jotich ni kanyo buora. Kendo, mano oromo nyiso ni en tich ma ichule dhano. Jogo matimo amali nyalo dhi kanyo to bang' odiochieng' korumo, to giyudo omenda ma mahaw kata makalo kata siling' miya ariyo, mano oromo ng'ato nyiew gimoro kaka, chiemo a odhiambo, kendo kochoke maber tonyalo timo godo tijene mang'eny. Omiyo en tich makelo ber mang'eny ahinya

Kawarango kanyo, jomamiyo mani gikanyo waneno ka orwako lewni. Kendo, gigo ma nigi nengo ng'eny kanyo ahinya. Mokwongo, miyo ma waneno ka ni mbele kar kanyo waneno ka orwako wuoche. Wuoche en gima nigi nengo. Mar ariyo, long' morwako nigi nengo kata sati ma waneno kanyo orwako nigi nengo. Mon ma ochung' e bathe kocha waneno ka girwako gigo mwaluongo ni kitenge, kendo mago bende nigi nengo ahinya. Bang'e kanyo waneno ka mesa nitiere, mesa en gino ma iloso gi fundi bao kendo, mano bende nigi nengo. E mesano waneno ka opedhe otamba, otamba mano bende nigi nengo, kawarango maber e toke kocha waneno ka olier lewni moko. Lewni mani mani kar kanyo kata nanga mani kuonde go, mago bende nigi nengo. Mopogore gi kanyo kendo waneno ka, opedh moko e e mesa kendo waneno kopedh lese mang'eny ahinya. Lese mani kar kanyo bende nigi nengo. Mopogore gi kanyo wachak waneno ka modhi bende ni kar kanyo kata gigo machalo sabun mago bende nigi nengo

Kawarango kanyo mano en en gino mok yudre e alworana. Nikech en lony mani malo kendo en gino ma itiyo godo gi jopur ma nigi lony mamalo lakini kwarango e gweng'a, jopur man kanyo gin jopur matimo pur matindo kendo, ok gin pur mitimo gi lony ma nyasani. To kawarango mashin mani kar kanyo, en mashin ma anyalo wacho ni itiyo godo e gino kaka ritho. Ka osepidh kosepidh gino ma itiyo kode, kosepidh gino ma dwarore to, bang' ndalo, madwarore titiyo kode e ritho. Kawarango kanyo waneno ka, japur mantiere etoke kanyo, nitiere kaka obet to en ema otayo gino kata oriembe e ndalo kendi itiyo kode e ritho bang' ka bang' ka cham kata bang' ka gigo mane opidh, oselosore maber

Kawarango kanyo mano waneno ka en pur kendo en pur maitimo e ndalo malach ahinya. To kawarango en pur ma itimo gi tinga. To an, an an nikech kawarango pur ma itimo gi tinga osekelo, keloga gigo mwaluongo ni pek mang'eny nikech mokwongo tinga nyono ndalo, kendo bang' kanyo tiyudo ka pur biro bedo matek kata jogo ma ma goyo buche ma ikete cham biro bedo matek, kech tinga en gino maduong'. Koro mar mondo miwa mar mar mondo mi wagol pek no, wanyalo loso tinga ma tiendene tindo, kata tinga ma, nitiere wanyalo loso tinga ma ma tiendene puot ma kata konyono ndalo, to jogo mabiyo goyo buche kata jogo mabiro tiyo bang' kanyo nikech tinga makwongo kupuro tiyudo ka ogolo otumbu madongodongo, ma bang' kanyo kendo nyak iyud ka wuon ndalo kendo kelo jobuso, to chuno nyaka kibus ndalo eka ndalo bed maber. Koro, wanyalo wanyalo golo wanyalo golo pek mang'eny mabiro go. Wa mokwongo wamanyo tinga ma, wanyaloso tinga ma tiendene puot, ma kata konyono ndalo, to ndalo pod bedo maber. Ae waloso tinga ma mapuro mayom, kendo ma ok gol otumbu madongo. Ma bang' kanyo wayudo ka japur donjo mana e pith

Kawarango kanyo mano waneno ka en gino miluongo ni kabich. Kendo kabich gin kabich mopogore keta, wanyalo yudo ka gin kabije mopogore ahinya nitiere aina mang'eny ahinya. Kendo gin kabich tieng' mang'eny. Kawarango kanyo mano en tieng' kabich ma rangi ne opogore Kawarango, inyalo yudo ka ok en kaka kabich ma ma mawang'iyo chamo lakini mar kaka ilose e gweng'a iyudo ka en aena pith ma ma kawaida en pith ma dhano ong'iyo go. Mokwongo iyudo ka japith oloso kamoro matin kendo okwongo oketo e kodhi. Ka kodhi oselosore to bang'e ogolo gi kagise kagiberberie ma ogologi gi tiende gi kendo odhi tochomo gi e ndalo ma ndalo mang'eny iyudo ka en pith ma itimo e gino ma gi dho ngere waluongo ni greenhouse ok timo e ndalo moyawore. Nikech e gweng'a iyudo ka dhok mang'eny nitiere kendo nyalo ketho cham. Omiyo iyudo kitime e gino miluongo ni greenhouse. Kendo odwaro rit mang'eny, gigo kaka doyo itimo, gigo kaka iketo negi iketo negi yath mang'eny kendo iyudo ka gilosore maber

Ka warango kanyo, mano waneno ka gin ute mag gigo maluongo ni Huduma, Huduma senta. Mokuongo kanyo wang'eyo maber ni watimo gae tije mang'eny. Jogo man kod pek moro amora madhi gi gige sirkal kata gige piny owacho manyasani waluongo ni gidho ngere waluongo ni ID kata gino ma waluongo ni kitamulisho mar ng'ato. Idhi kuonde ainago kendo kanyo watimo gi tije mang'eny. To gigo mani gi nengo kanyo ka warango, ute go mokuongo wang'eyo maber ni igero gi gi nengo, igero gi gi omenda mang'eny ahinya nikech gin ute ma oger gi lowo gin ute manyasani moger gi omenda mang'eny. Kendo ka okalo kanyo waneno ka utego obuk range, range en gino madwaro omenda, mar mondo mi obuk rangi omenda dwarore. Kendo ka warango maber, waneno kaka gigo kaka sitima nitiere ma mago duto te kawo omenda. Kendo waneno ka obaw gik moko kendo opidh gigo kaka yien, gigo mang'eny nitiere kar kanyo dutontee manigi nengo kendo gin gigo madwaro omenda mang'eny.

Ka wanono kanyo mano waneno ka en pith mar otungu. Kendo ok en otungu mar lum. Pith ma pith no okelo omenda mang'eny maber ne jogo matimo pith mar otungu. Nikech ka warango nengo mawuok kanyo, pith mar otungu ni gi omenda mang'eny. Nikech kata kidhi e chiro sani iyudo ka otungu gunia achiel iyudo gi omenda mang'eny makalo siling eluf ariyo. Mano en omenda mang'eny ma oromo kelo ne japur ngima maber madwarore. Onyalo tero nyithindo e skul kendo onyalo yudo nanga. Kendo ka po nono ni odak e ot mipango kendo onyalo chulo omenda madwarore bang' dwe. Mopogore gi omenda, oyudo ka en pith madwaro jotich. Kendo odwaro jogo miluongo ni jo amali kata jo lwedo. Pith no kelo jolwedo. Kosekelo jolwedo to jolwedo go ichulogi omenda. Kata ka po ni en omenda matin lakini ichulogi pile ka pile. Nikech jo amali wang'eyo maber ni gin jogo michulo bang' odiochieng'. Mano oromo nyiso ni okeloni ojande tich kendo ojande ok bed abeda egweng'. Ok gidonje e timbe anjaw.

Ka wanono kanyo mano en pith mar otungu to pith mar otungu, to pith mar otungu wang'eyo maber ni okelo omenda mang'eny ne jogo matimo pith mar otungu. To mokuongo mar mondo mi idonjo e pith mar otungu, nyaka mokuongo in bende ibed gi omenda nikech nyiewo kodhi mokuongo dwaro omenda mang'eny makalo siling miya abich. To gino momiyo pith mar otungu nikod nengo e aluora wa bang' ka iseloso ndalo kendo nyaka imany jogo manyalo konyi jogo majo lwedo, kapo nono ni itimo pith mar otungu kuma lach, nyaka ibed gijogo manyalo konyi. Mar ariyo kendo nyaka ibed gi gima waluongo ni yath nikech pith mar otungu dwaro yath migoyo ndalo bang' ka ndalo mar mondo mi otungu olosre kendo kik gidong ka gin gi tuo kata kik gidong ka ok gibeyo nyaka igo yath mar mondo mi gilosre kendo kute mantie kuomgi yud kaka nyalo dar. Mar adek yudo ka pith mar otungu en gino madwaero chiro nikech kise, kisepidho otungu bang' ka iseritho to dwaro kaka inyalo yudo chiro ma kuma iuse. To bang' kanyo wayudo ka ogolo omenda mang'eny kendo oket onyalo kelo tich ne ojande, kendo onyalo chulo gino ma waluongo ni onyalo chulo ne nyithindo e sikul onyalo kelo ngima maber.

Ka wanono kanyo, mano waneno ni ma en pith mar gima waluongo ni apilo, en apilo ma gi dho ngere waluongo ni kata gidho Kiswahili waluongo ni pili pili hoho. To mar mondomi jagono madwqro donjo e purno mondo odonj e pur maber nyaka mokuongo obed gi lony madwarore. Nyaka obed gi lony nikech ok en pur ma itimo gi ok en pur ma dhano ong'iyogo, kaka dhano ong'iyo pidho gino kaka oduma, kata gino kaka alot moro amora. Mokuongo nyaka obed gi lony, mar ariyo nyaka obed gi omenda, madwarore nikech mar mondo mi nyiew kodhi madwarore nyaka ibed gi omenda nikech kodhi inyalo yudo ni kalo siling' mahawo miya adek. Bang' kanyo nyaka ibed gi ndalo, ndalo ma ka osepur to ibuso maber kendo ka osebus maber to igol buya ae ndalo bedo mayom. Bang' kanyo to nyaka obed gi manyiwa, koseketo manyiwa e ndalo ae oketo kodhi e gino ma waluongo ni nursery gi dho ngere, kosegolo gi e nursery ae obiro to oketogi endalo koro achiel ka achiel to oweyo nafas ka nafas ma bang' ka gigo oseloth, to ibiro tim ritho. Mar adek nyaka ubed gi gigo mabiro mako apilogo nikech apilo ka osenyak to uyudo kan opek koro nyaka ubed gigino mamake.

Kawarango kanyo mano en pith gino mwaluongo gi dho ngere ni beetroot. beetroot mokwongo wang'eyo maber ni en gino ma dhano dhano odich godo ahinya nikech okelo ber mang'eny. Mokwongo, inyalo yudo ni, jogo ma nigi tuo mar sukari kata jogo ma remb gi ni piny, kochamo gino ma waluongo ni beetroot to iyudo ka, remb gi nyalo medore. Kendo en gino madwarore lakini, kawarango tiyudo ka en gi nengo mang'eny ahinya nikech, mokwongo omenda madwarore mar mondo mi inyiew achiel kende, iyudo ka omenda ni malo. Oyuda ka okalo gino okalo mahaw siling miya achiel. To jodak ma alworana kata jodak ma gweng'a, iyudo ka gin jogo ma, omenda ma giyudo e odiechieng' en omenda ma ni piny. Koro mar mondo mi ng'ato oyud omenda maromo kata siling miya achiel monyalo nyiew godo, olemono iyudo ka nengo ne ni ni malo kuom gi ahinya, omiyo giyudo pek mang'eny. lakini jogo matimo pur mar gino mwaluongo ni beetroot iyudo ka gi gidak ngima maber nikech en gimo ma ok ong'eny ahinya e chiro. To gino wang'e maber ni gino mok ng'eny e chiro, omenda ne niga malo ahinya

Ka waneno kanyo mano en gigo ma ne otimore e piny ma chon ndalo kwerewa .Ndalo mane pod jo wasunge ne nitiere e pinywa mar Kenya kae to ka wanono ma ber waneno ka ojande ma nikar kanyo gin ojande matindo kendo gin kwerewa mane odak e piny mar Kenya ndalo mane pod wa ,ndalo ma chon ahinya ndalo ma ne Kenya pok oyudo gino ma waluongo gi dho ngere ni independence to ka warango kanyo ne ni isando gi ahinya kendo gi timo tije, tije mag amali e ndalo mag wasunge kendo ne ikawo gi ti itero gi e pinje ma loka to gi timo tije go mag dala kata ne gi timo tije go ma pek ahinya. To ka warango waneno ka jago , waluongo ni wasunge ma ni kar kanyo, waneno ka wa nyalo wacho ni oyiero gi achiel ka achiel kendo otemo mar mondo mi orang gi, kendo onon gi ma ber. To gi ka wa rango waneno ka gi pangre mar mondo mi orang gi ma ber kata oyier gi kaka dwarore.

Mokwongo, ber ma wayudo kuom timo tijno gin ber mangény ahinya, nikech okwongo warango japur wuon. Japur wuon yudo ber mangény kowuok kuom timo tijni. Nikech mokwongo, ber ma onyalo yudo omenda, nikech en pur makelo omenda. Bang' ka gigo ma opidho kanyo oselosore kata wawachni osenyak maber, to gin gigo ma inyalo ter e pinje ma oko, kata inyalo nyiew gi kambe madongo madongo, kata gi kambe mag sirkal maloso gigo ma itiyo kodgi e timo. To ka warango omendago, wanyalo timogodo e puonjo nyithindo, onyalo timogodo e chulo ot, onyalo timogodo e e timo tije mangény ahinya. Mar ariyo, onyalo, tijno nyalo kelo, onyalo kelo amali, kata wanyalo luongo ni juakali kuom ojande mangény. Mamiyo ok gidonje e timbe anjawo. Nikech ka warango, mano en tich ma dwaro jogo makonyogi, makonyo japur, to japur mar mondo omi okony, okawo ojande manyalo konye e amali, ma bang' odiochieng' ka odiochieng' to ochulo gi omenda ma, matin manyalo konyogi e nyiewo gigo kaka law, kata ginyalo dakgo ngima madwarore. Kendo ber ma wayudo kanyo, wayudo ka pur mar gino be okelo manyiwa, kata oloso lowo maber.

Ka warango kanyo, mano waneno ka en yath. To kendo en yath ma wanyalo wachoni okweyo rem. To gima anyalo paro en ni, bang' ka rem osemaki ahinya to inyalo tiyo kode, to onyalo konyi mar mondo omi iduok rem piny. Kendo mar mondo omi imuony yadhno maber, dwarore kitiyo gi pii, pii mangény. Okber ka imuonyo yath to, kata yath ma waneno kanyono, imwoye to itiyo gi gimoro kaka chae, ber ka itiyo kod pii, kendo pii mangény ma, ma miyo yadhno yudo kaka oyaure e ii, kendo oyudo kaka okonyi bang' dakika matin. Nikech ber yath, ber yath, en yath makonyi piyo, ok, dhano mangény okdwar yath ma, makao ndalo mangény, nikech, bang' ndalo mangény biroyudo ka isesandori.

Ka warango kanyo mano en pith kendo en pith mar lony ma nyasani .To ndalo mokuongo ma ne atimo piythno ni yudo ka ne en gi pek mangeny ahinya nikech mokuongo mondo itim tich ma nyasani no iyudo ka idwaro omenda mangny ok odwar omenda matin gi moro kaka siling mia ariyo. Odwaro omenda mang'eny kendo en lony ma dwaro jopur ma ongeyo ma ongeyo lony ma nyasani kata en gi ujusi madwarore. Nikeche ka warango kanyo waneno ka japith mar kar kanyo opithe to lakini waneno ka ondiko gi moro kanyo kata ondiko nying gino ma opidho gi dho ngere. To mar mondo mi jopur mangeny iyudo ka gi ng'eyo gigi ma gi pidho ana gi dhogi kata iyudo ka japur opidho gino mi iluongo kata ni njugu to ongeyo njuguno mana gi dhoge owuon lakini mar mondo mi ipith kendo mar mondo mi indik uket gi ma walungo ni lebo kanyo nyaka itim gino ma waluongo ni resarch nyaka inge kaka iluo ngo gino gi dho ngere. To mar ariyo mar pur ma dwaro jo go ma konyi e pur.